Ore ninye nanu naa olparakuoni kajito naaji kenare keretito taa doi sirkali iyiiook amu keretito, kake kelo ake naaji ometaa eewui enkata egoloto. naaji nijo te nkata olameyu, kulo ameitin adoru oleng, laa ijo keya erishata naado. itadou peno naa tenena rishat bei naa emirata edaa oo kishu. pee mitokinaitagoliki ilparakuo, amu kelo neye nkishu naa ninche itegemea enkumoi enye, pee inyiang'unye, yaani kemir orparakuoni enkiteng' pee etum naa iropiyiani neitotiyie nkulie, neeku idol naajo kelo neeku naa kegol, neeku ore naaji pee elo neeku etareto sirkali iltunganak. ore pee epuo nepuonu Nena rishat amu kepuonu, nikiomon mitadoi bei eramatare edaa eramatare ok nkishu pee etumoki naa pooki ng'ae anoto enkinyiang'unoto enye. neret naa amu keeku etareto naa Ina kata, neuni edaa oo nkishu too wuitin kumok pee elo naa neeku metii competition.

Ore na mbarikinok na kajo nanu kidimayu nepiki ashu ibiribiri peitasapuki naa eloto onkuti tofauti nidolta ajo ore empolea na kitushuli naiko nejia nijo nona petumoki aitau eramatare onkishu nkujit napaasha tenilo naa nikitum empolea sapuk netum naa lairemok empolea sapuk nimitoki elo na nesapuku empolea nibidi pepuo serkali ajo peibungaki yiok esiai onkishu kichangia nkishu oleng tenkitaunoto empolea enkitubulunye onkishu ore pitobiri pedumuno ilo shala nelo nesapuku ilo shala teramatare o nkishu amu teneaku nkishu kumok nesapuku olchala ore pwdumuno aya nidol ajo kesapuku embolea nenyoki aitadou bei petum empolea nidil ajo keaku enedukuya

Elee majo nanu eetae sidai kumok oleng kake ikenayi tenemeltunganak osiokisioki esiai kajo ake nanu enare oldiro pe matejo nkatitin tomon pamalo aitodorop amu kiti sinye oldiroo pamalo aitodor amu iyiolo ajo ore ldironi netii loikieki mbukui netii loikieki ntokitin ejikoni neaku imaniki taatoi keya ldaikami tomon amu ketii naa ldiroi sapukin amu amaa naa loikieki ntokitin oljiko kenare nelalal lolo na amu losh ntokitin sapukin ntokitin nasishoreki tejikoni netii kulo kutitik kake kegut naaduo eya enkata naado enjutoto matejo keya ildakina arsam peya na peaku metii enterit atua neaku kajo nanu ildaikani asram ake eya pisho erishata metaa eepae nona ake aidim atejo amu kidip si ldaikaini artham

El esidai ina oleng amu ena portal to sukulini elio ajo etareto ewoi sapuk amu etasapuka naa irshanguni lomon tenkoitoi nabo nanarikinore amu itelelia esiai amu ore apa tinamurua na kenare pilo aduare ltunganak matejo ikituak lesukul tenkitanyanyukoto na ambaka na nilo aduare teina matua tenatoki naji portal ore na temboloto enaportals itelelia esiai amu ijing ake i aportal nitum ororei likinchakine tiatua inaportal eniyieu nijibu irmeseji tiatua ina portal nintelelia esiai nidil ntokitin nayieuni matejo tiatua sukul neakubidol ntokitin nayieuni tinewueji nikinteleliaki esiai ibol ake nidol neaku ajo nanu kitasapuka enkirroroto tiatua sukul na oltunganak pooki aikunaki nejia neaku ajo nanu kichangia ewoi sapuk ena portal